Ndĩrona mũtambo ũrĩa ũkoretwo ũkĩhũthia mũingĩrĩre na mumĩre wa mbeca thĩiniĩ wa bũrũri na nja wa bũrũri ũria ũteithagia mũndũ gũkorwo akĩamũkĩra mbeca, na gũkorwo agĩtũma mbeca thĩiniĩ wa bũrũri ũngĩ kana kwĩ mũndũ ũngĩ , na nĩ mũtambo ũrateithia mũndũ ũũ atĩ no akorwo akĩamũkĩra mbeca thimũ-inĩ yake angĩkorwo anyitithanĩtie mũtambo ũyũ na wa M-pesa, kwa ũguo agakorwo akĩamũkĩra mbeca na njĩra nguhĩ na agakorwo atĩ mbeca icio no cimũteithie gũĩka maũndũ marĩa areka, na no ahote kũrĩhwo nĩũndũ wa gũkorwo arutĩire mũndũ wĩra ona mũndũ ũcio angĩkorwo ndarĩ bũrũri-inĩ wake.

Rĩrĩ nĩ ikũmbĩ na hingo ya tene andu magetha kĩrĩa mahandite nĩmakoragwo makĩiga thĩinĩ wa ikũmbĩ. Ici nĩ indo ta mbembe na nĩ wakoraga momithia nĩmegũciga thĩinĩ wa ikũmbĩ nĩguo makorwo no mathĩithie mũtu na cikorwo cigĩikara kwa ihinda inene. Mahinda maya nĩtũrona ikũmbĩ rĩtiyũkĩtio thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ. Ũgakora rĩu andũ maraiga indo iria magetha na njĩra ngũrani kũrĩngana na ũrĩa tekinoronjĩ ĩthiĩete na mbere na gũkũra. Koguo ũgakora ikũmbĩ nĩrĩteyanĩirio na rĩtironeka thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ, tondũ andũ nĩmagarũrĩire ũrĩa maraiga indo iria marĩmĩte na magethete nĩguo cikorwo nĩciaikara ihinda inene mbere ya macihũthĩrĩte. Na ũgakora imwe handũ ha kũigwo thĩinĩ wa ikũmbĩ nĩiratwarwo nja ya bũrũri igakorwo, ingĩ nĩiratwarwo thĩinĩ wa iganda koguo ũgakora ikũmbĩ rĩtikoretwo kuo thĩinĩ wa mĩciĩ mĩingĩ tondũ matirona kĩrĩa mangĩkorwo makĩiga. Tondũ nyingĩ nĩ marendia na iria marahũthĩra magakorwo marahũthĩra tekinoronjĩ ĩrĩa njerũ no ti ĩrĩa ya tene.